Ore olameyu neyaua ingolikinot kumok oleng' tolosho lormaasai naa ore enkoitoi sidai naai naidimi aibooi ele ameyu naa pee eunisho irmaasai enkata enchan neun endaa sapuk naitosha naidim ainosa nena olong'i pookin naatii olameyu eton itu itoki enchan asha.

Ore engelare omashinini e digital nakitengen ltunganak nitobiraa engilare esiasa ,ore enkai toki nabo naitobirarie siasa na kitaa kiti empuroro onkurainagira tina station agilishore.

Ore kuna mashinini e digital na indim aimayie ngolokinot napashipashari, ore kuna golikinot na ltunganak ake oata enkariano nayiolo aitobirie ,ninche ake likindim ataret tenkitobirara okuna mashinini e digital tenkoitoi nai naishaare.

Ore ele naa olairemoni lolchamba egira aiteng'en ilaremok lenyenak lolchamba nchere enelo niunisho metaa ituuno entoki pookin metaa indima atuuno naa kesidai oleng' enintimiza mahitaji naayieuni tenilo aun entoki pookin netaa ituuno aaku naai enole metaa ituuno enna matejo irpaek ituuno naa kesidai tenirrip olchamba lino aitalam nguesi arashu nkulie baa naaponu aanya ilo shamba lino adake toonkulie,,.

Ore ena baye naasita ele aramatani naa embaye etipat oleng' tookuna kishu enyenak nchere kegira ele aramatani aitoti kuna kishu enyenak naa embaye etipat naa keyaki kuna kishu enyenak kule nepiru, nemirr nkiri nitaas nkulie baa kumok naai naidimayu ake piitaas.

Ore ena naa embaye etipat oleng naasita olaramatani loo nkukui idol ajo enkajo oonkukui ina nateshetaka naa embaye etipat oleng' ina nchere kerrip nena kukui too nguesin nerrip toonkulie baa kumok peyie eeku naa etii naa ewuei sidai enaa enishiakinore.